Pichaini koboru pik chewasu silage. Akobo komonut boishoni amun toreti kokonorchi kiagik amitwagik cheimuchi koam tun kokaek kemei. Ako toreti kora eng production nebo cheko amu tinyei nutrients chotok chetesei cheko eng kiagik akoimuchi kekonore sillage ichu komosta nekitigin, nguno kotoreti korip space kora.

Pichaini koboru pik chekolsei, kokolei morongenik. Akotogu ko morongenichutok ko kakinemu kopun nusery cheuni kikitutan korok. Togu kole tindoi kamput pichutok ak kotogu kole kakipal kering'et neo mising. Eng kolsetap moronhenichutok, ko suppose kepal keringet neo ak kerong'chi keturek cheyomei sikopit kokon rurutik chemiachen. chotok chekemuchi keripe tuga kokaek kemei anan angot kemuch kechibe sillage.

Pichaini koboru moingonikab segemik chechang, iboru kole chichito koboe segemik kabisa ako eng boisionito imokchinikei bakoinik ii ak imokchinikei moingonik che yome sikobit ikes kumiat ne oo, imokchinikei kora mtaalamu neingen kwom kumichuto amu, imuchi kout piich segemik, mitei takalkalit ak ingoroik che keboisie eng boisionito si kokirinda ngalekab utetab segemik.

Ni ko department nepo ng'amnatet ap aliet ap parak. Ako department ini kpparu ng'alek ap ropta ak ng'alek ap aliet ap parak ole tos koaikait eng' period nepo wakati flani. Department ini ne yae uchunguzi nenywa nepo aliet ap parak ako makat kemwachi pik ng'alek ap aliet ap parak asikokirinda ng'alek ap meet missing' eng' ng'alek ap maranet anan ko kemeut.

Ndager keti kobwotwa ng'alekab ulsetab tegelgelok chekiboishe kindoi kitikchokok. Chotok keboishe eng nursery kindoi ng'ung'unyek atio kende ketichutok komengechen mising kotio kekany koekitu. pichaini koboru ketit nekokoyan kemin kopun nursery. Ako eng minsetab ketitok kenemu kartasit kitio makitwaei tikitik. Ngetwa tigitik komuchi konyalul ketit, kit netos koyai kome ketotok.

Pichaini koboru mbaret nechobot akotogu kouyo kokemin. Togu kora kole mtei chepyoso nerong'chin keturek minutichotok. Ako rong'chinetab keturechutok kobo komonut amun toreti minutik konyor nutrients akochuchuchi ng'alekab boishetap posphate mising cheimuchi kong'em minutik. Ngerong'chi keturek atkantugul kotoreti minutik korut komie. Kit neyoei komon'g komie.

Poishoni kekure graduation ak keyae ye kakotar chito koyae somanet ap parak. Notok ko imuchi koik university anan ko institute age tugul. Poishoni ko pa kamanut amu iparu kole kakoet chito ako kakomuch kotar sukul. Poishoni kopaipai sikiik missing' amu kere kole kakomuch kotar sukul lakwenyi ngolach ngorianitok kikure degree. Ako ye kakolach chito ngorionitok ko muchi ip ko cheng'chigei poishetnyi ako muchi ip kotese tai poishetnyi ak ip koyai poishet ne tinye gei ak kosit notok ne kiyai.